Wore entoki nalotu indamunot aiinei tenadol ena pisha naigiero transfer money, naa iindim duo nai airriwai arashu ai transfer impisai tewoji niyieu itu ilo bank arashu Mpesa, tesimu yaani entoki service niidim ataasa online. Naa keeta sii advantages amu mee lasima pee ilak fare abaki ewoji naaji naifaa pee ilo ai withdraw impisai arashu ai deposit, Yani wore teniata esimu ino, niata data iindim ake ai transfer impisai, te Mobile app arashu platform akeyie yeyote natipikaki ina service, aikonejia.